Boisioni kiyoe en kasartab ropta ako kechobe lainishek kemine komurok si yeit ropta komanyokolaa beek ng'ung'unyek ako ngemine lainishek chuu kitwoldoen nekit mitait agenge lainit agetukul akemine tuguk cheu marurek en meto sikotikil ng'ung'unyek amanyokolaa beek yeit kasarta neroboni neoo, nebo meto kora kitwoldoen kitwoldoen oret neoo asikemine tuguk akemine ketik kurutyigee asikoyai ng'ung'unyek kokimekitun amatkonyokolaa beek yechang'a um ketik kora kotoreti yerorok sogek kotoltole mbaret.

Kit netesetai en yuu koburu minutikab kawek ak biik chemii yuu komuch kokonu konetutosiek ab kawek kawandani kokokorur komosta age kotinye sogek chenyolilen ako komosta age kotinye sogek chemonyolilen koboru noton kole kawandani komonyor mbolea cheyomotin anan ko kikisember en komosta age en kawandani kokobur ko urit noton koboru kole kimokisabuch komie kotomo ko iyo logoek ako en ng'weny koboru kikisember komie kasarta neyamat ih ak kitoltol kelokyi tuguk cheu suswek si yeomji kotoltol, temenik alak en kawek chu komoiyo noton ko imuch kikokibut kebuten ko kimokibut komie kikiri alak, mokicher ko agenge kou yenyolunot kebutito kicher kawat agenge agenge ko yoton ko yei kawat ih komoie konyite kou chumbo meto chun kobirirekitu alak akot kobure ko miondos ako tolelyonekitu.

Tuguk cheyoe biikab kokwotinwek koibot bulbulisiek chekiiben beek en oinet ko yan kakimin bandek en mbar ako yekisoren beek koloo. Kit age neyoe biik koibot bulbulisiek en eut ko yon loen beek chekibokeromu sinyaketumjinot mbaronik ana ketumji tuguk chemii mbaronik kou ketunguik ngwek anan ko kawek. Kora kit neyoe biik koibot bulbulisiek ko yekikiromen beek anan keringonik chetam keromen beek ko kikoyomyo kobek ago keringet agenge kesoren yeloo konoton neyoe biik koibot bulbulisiek choton kosoren beek asikondo beek kobokoib en yeloo kobwa konyokoyaen boisionik ab betusiek kwak alak tugul. Bulbulisiek kora keiboten beek yan bokenogo tuga beek ana kenogi neo anan ko ng'echirek koyoche kinde beek bulbulisiek choton sikoitya kibakerongyi kit neyeen nego beek.

En bitetab kipsigis komii amitwogik alak chemakergee ak chebo biik alak kabisa netai en chotet ih ko amitwogik chekikuren siwek, siwek kobakebute ak kinyokeyoo korong kotomo keruruny beek ak kelakta, yekakesto beek ih komuch atkiome en kasaratet kemuch kebel ak mwaita ana kot kiome en tai yon ih koyoche kistoen beek akiyamsi en taban ih si yeit sait nyin bakechop kicheru ko agenge akebelen mwaita. Amitwogik alak cheter en bitetab kipsigis ko sogek ab marakwek, imuch kebut ak kebel kounoton ih ak itya kiyoo korong sikebele.